Ka warango picha no kendo waneno ka wuoche ni kar kanyo, wuoche aina adek. Mokuongo wuoche nigi nengo nikech gin gik ma iuso e duka. Kuom jo ma orwako longe waneno, kuom jo ma orwako wuoche waneno ka longe nitie. Longe gin lewni ma inyiewo gi pesa, kendo gi duto gn gii nengo. Ka warango mbele kanyo waneno bando, bando nigi nengo. Kendo ka warango waneno chondo, chondo man kanyo no bende nigi nengo. Ei chondo no waneno rabolo, rabolo gin gik ma nigi nengo, gin kaka olemo. Achiel kuom olemo man kar kanyo, wachak maneno karot. Karot en gima nigi nengo bende.

Ka warango picha man kar kanyoendo no, mano en japur mani, mapuro alot mar aina mar osuga. Alot man kanyo mar osuga, en alot maber ma makelo, magero del. Alot no mar mondo mi olosre e gweng'a, aneno ka jopur mang'eny tiyo kod manyiwa. To manyiwa ma gitiyo godo en mar dhok kod dong' mar oboke. Oboke ma otow e ma iketo to kendo miyo lowo ma alot no losore bedo lowo manigi manyiwa maber. Emomiyo alod no losre e gweng'a nikech jopur mang'eny manie gweng'a tiyo kod manyiwa, manyiwa mok onyiew e duka. En manyiwa ma gigolo e kul mar dhiang' kata gin dong' mar oboke ma osetow.

E picha no, e picha no ka warango, waneno waneno alot mar aina mar karot. Karot ka warango en, en alot ma ipidho e puothe gi jopur ma olony. Karot an kaka japuonjre osekonya e yore mang'eny. Karot osegero denda omiyo anyalo neno maber. Nikech ka warango kaka ipuonjowa, kaluwore gi puonj ma wayudo en ni karot loso wang'. To ka warango, an kaka japuonjre kaka karot osekonya, karot osekonya an anyalo neno maber. Omiyo ka warango kanyo, to karot no awacho ni osekonya an kaka japuonjre e neno maber. Mar ariyo, ka adonjo e pur mar karot, to aneno ka an gi, an gi, anyalo loso pesa mang'eny kuom pur mar karot. Nikech pur mar karot nigi pesa kuom jopur mapuro karot pile ka pile.

Ka warango e picha kanyo waneno ka mano en pur mar dhiang'. Pur mar dhiang', pur mar dhiang' osekonya an kaka japuonjre, en ni nikech anyalo yudo chak ma aloso godo chae okinyi ka okinyi. Kendo pur mar dhiang' osekonya, nikech an kaka janyuolna, karango janyuolna to janyuolna osebedo ka tiyo pur mar dhiang'. To mano emochulo na godo pesa ma akelo e skul. Kendo ka warango e alwora na, jopur mang'eny opidho dhok. Omiyo, omiyo ka warango faida ma wayudo kuom pur mar dhiang', waneno ka manyiwa wayudo, kendo wachak wayudo chak, kendo wachak wayudo pien ma inyalo los godo gik ma ng'eny aina mang'eny. Omiyo pur mar dhiang' an osekonya e yore mang'eny. Anyalo yudo kaka achulo godo, kaka achulo godo sikul, anyalo yudo kaka chiemba ma pile, kendo manyiwa bende wuoke waloso puothe wa kendo puothe wa bedo manyago chiemo mang'eny.

Ka anono tich man kar kanyo noendo, aneno ka mano en pur mar anguro. Pur mar anguro karango en pur, en pur makonyo wa e yore mang'eny. Nikech pur mar anguro kelo nwa ring'o, ring'o aila ma dhano ohero. Ring'o ma kawarango ring anguro, en ring'o ma nigi pesa kendo kelo ne ji pesa mang'eny nikech en ring'o mamit. Omiyo kata ka warango beche gi bech gi bech ring dhiang', ring anguro nigi pesa mang'eny. Omiyo okelo ne jopur mag ring anguro pesa mang'eny. Kendo ka waweyo mano, wanyalo yudo manyiwa. Ka warango pur mar anguro, manyiwa ng'enye. Nikech anguro en, en chiao monyuandre, kendo chiemo ma gichamo e ma giloso godo manyiwa mang'eny. Kendo manyiwa ma giloso no konyo jopur mang'eny e loso puothe gi kendo nyago chiemo mang'eny.

Ka warango picha no maber, anyalo lero nu kanyo niande, mano ka warango ochalo daktari mar dhok, daktari mar chiawo. Ka warango chiawo man kar kanyo no, ochalo dhiang'. To kendo ka warango ng'ama ni kanyo, gik ma, chumbe ma otiyogodo go gichalo mag daktari mar dhiang'. Kendo dhiang' ma waneno kanyo no ochalo dhiang' manigi tuwo. Omiyo daktari man kanyo no, otemo mar mondo mi o check gima rach kod dhiang' no, kendo otemo kelo thieth mar mondo mi olos ngima mar chiawo man kanyo no kendo ngima ne obed maber. Ka warango maber waneno ka remo nikanyo kendo daktari man kar kanyo noendo, waneno ka otemo mar mondo mii ong'i gima dhi mbele koda dhiang' no.

Ka warango kar kanyo waneno ka mano en tich mar japur mauso chak ne ogend ni e chiro kata ne ogend ni edala ekor miere. Omiyo an kaka kane auso tijno, kane auso chak, to nayudo nayudo ka pek mang'eny bedoe nikech ogend ni mang'eny kitero negi chak emier, iyudo ka gi iyudo ka gin gi pek moro gitemo wacho ni chak ma iuso ikete pi. Omiyo ka warango kaka ne wauso ne ogend ni chak to gin giyie. Nikech gisebedo ka iuso negi chak ma , chak ma chak maok opoto chak momede pi. Omiyo seche ma iuso to joma ng'iewi kande gin gi paro moro kata gin giyie ni itemo usonegi chak, chak ma okethore kata chak ma imede pi mar mondo mi iyud faida mang'eny. To kuom adier chak mane wauso ne en chak maber, kendo ne en chak ma opoto. Nikech iyudo ka gin giyie mopogore opogore. Iyudo ka kastama dok piny kendo chuni ni iduoko nengo mar uso piny. Kata seche moko idok gi chak eot ka chak okethore.

Kawarango chiemo man kar kanyono, mano en olemo. Olemo ka warango to nyaka bed ni en ikuongo iluoke, nikech olemo en gik manyak ka nioko. Gin gik maa, gin gik manyak ka nioko. Kendo gik mang'eny osemulo gi dhano mang'eny osemulo gi, wang' mang'eny oserango gi. Kata luang' ni seche ma oa e cho to piyo. Omiyo seche ma wachamo olemo ainano, to nyaka wakuong waluok kendo ka wase luokogi to watero eot to wachamo mos ka olemo maler maber, mi kik wayud tuoche mang'eny tuoche makelo midekre ekor gweng', omiyo ka warango chiemo man kanyono mano en olemo. Kendo chiemono nyaka mi waluoke obed maler eka wachame ka en maler saidi mar mon do mi kik wayud tuoche mang'eny ekor del.

Ka warango tich man kar kanyo endo, waneno ka mano en tich mar pidho dhok, dhog dume, dhok makelo chak. Kendo gin dhok ma inyiedho, Omiyo mokuongo, ka warango tijno, gik ma adwaro e tich aila no gin gik mokuongo wayudo ka gima idwaro maduong' en gimoro kaka opao. Opao ibiro ti godo .Omiyo ka warango kanyo to wayudo ka gige tich ma adwaro kanyo gibedo kaka opao. Opao abiro tiyo godo e chwero owuoyo man kanyo nikech dhok aila dhogi mag dume dwaro kuma ler kendo dwaro iluoko saa ka saa mar mondo kik giyud tuoche. Mar ariyo, gige tich ma adwaro kanyo maduong' en gige nyiedho ma abiro tiyo godo. Kubni mong'adi kata kubni minyiewo nigi chuma. Kaka kawarango picha no waneno ka nitiere kube kanyo achiel ma itiyogodo e nyiedho. Mago biro konya e ting'o chak. Kendo keto chak bedo e hali maber, chak ok kethre piyo. Mar adek, wheelbarrow nyaka ibed go. Wheelbarrow biro konya e ting'o chiemo sama asombo chiemo ka agolo e puodho. Osiaga kata lum moseng'adi kagolo e puodho tatero ne dhok. Mar adek nyaka ibed gi puodho kasto nyaka ibed gi gimoro kaka tinga ma ting'o ni chiemo.

Kawarango pichano waneno ka mago gin diek kendo mano pith mar diek. Karango e alworana, alworana ipidhe diek gi jopur mang'eny. Omiyo diek ka warango e alworana, osebedo ka ipidho diek e ndalo mang'eny. Diek osebed ka ipidho gi jopur mang'eny, ka warango e alworana, alworana inya yudo ni japur ka japur opidho diel, kendo iyudo ka gigero ute ma ong'awore malo matin. Ok ogergi kaka igero od dhiang',iyudo ka ong'awre malo matin, kendo chiemo ing'adonegi ting'awone, nikech diek ok ohero chamo chiemo mosenyonore kendo mosepielore. En chiemo ma ing'ado ,oboke mong'adi .achak achak mong'adi ing'awonegi titweyonegi kamoro achiel kendo gichamo ka gipiem. Nikech kata kirango kaka diel chiemo, ok ocham lum mapiny. Ochamo chiemo mong'awi. Iyudo kata kodhi kwath to ong'awre e oboke. Omiyo gwenga, diek ipidho en niya. Ing'awo negi chiemo kamoro to gichamo. Kendo pi bende itero negi.

Gima osekelo ne josomali yot mar mondo mi gitim ohala mar mondo mi gitim ohala eyor mbui eyot mangeny, wayudo ni jososmali gin jok ma nigi nyadhi kendo gin jokma nigi luor. omiyo iyudo ka simu, jasomali nyalo bedo kod simu ma owuoyo godo , kata ka ooenge pesa to iyudo ka en gi simu to simni onyalo timo go ohala mopogore opogore eyor mbui. Kendo jo somali gin jomachokore kamoro achiel kendo gin jok maoherore. iyudo ka gin jok mawinjore kendo gin jok ma oherore gikaore kaka owete omiyo seche ma gichako tich kata eyor mbui tiyudo ka kila ng'ato oyie gi tij wadgi kendo ka ochako tich tiyudo ka gikonye achiel kachiel kendo gimiyo tijgi dhi mbele nikech gin joma okaore kaka owete omiya kata ka gitimo tich eyor mbui to gitiyo tich nikech gikonyore kamoro achiel

Ka warango sirkand piny owacho waneno ka eyor mbui an kaka japuonjre asebedo katiyo gi mbui eyore mang'eny, omiyo chakre achak tiyo gi mbui pok aneno ka pok aneno ka sirkand piny owacho osetemo yudo osetemo yore mang'eny kata osetemo mikakati ma ginyalo losogo weche mibadhi ginyalo punguza godo weche mibadhi pok ane no eyo moro amora ka sirkand piny owacho temo mar mondo mi giduok yore mibadhi piny. Kata chakre nyuolna pok aneno, kata eit liech pok aneno kamoro amora kata ewang' liech pok aneno ka sirkand piny owacho temo mar mondo mi giduok piny giduok piny weche mag mibadhi e pacho kae.

Sirkand piny owacho nyalo konyowa eyore mag mbui ka gimiyo sikunde kata kuonde ma jopuonjre nitiere iyudo ka gimiyo wayudo kaka wanyalo do njo e mbui no. Nikech ka warango sikunde kata ka warango sikunde madongo kaka mbalariany, iyudo ka nyitjhindo dwarore nimondo odonj e mbui kendo gisomo ka gidonjo e mbui kendo gineno kaka somo timore kuonde mopogore opogore. Kendo sirkand piny owacho nyalo konyowa gi yudo simbe, nyalo konyowa gi yudo masinde ma watiyogodo e somo. Kata ka warango CBC ma watiyogodo sani kuom nyithindo matindo, iyudo ka en yor puonjruok ma obedo nie okang' ma malo madwaro ni nyaka nyithindo odonj e mbui kendo gisom ka gineno gik matimore oko. Yani gitemo , ok gisom kaka wan ne wasomo ndalo wa machon. Nyaka gibed ni gineno gik matimore oko e mbui to kendo gipuonjore gin giwuon eyor mbui.

Ka warango picha man kar kanyono waneno ka mano en picha mane, mane biro e pacha kaparo ndalo mane koro eka atieko, koro eka atieko somba mar somba mar sekondar skul. Ka warango kanyo, mano ne okonya eyudo duokona mar penj. Anyalo paro kanyo kane kor eka atieko koro eka atieko sikul, mano klas mar apar gariyo, ne wayudo ka kanyo ema ne wayudoe duoko. Ok ogol gi kaka chon ne ji yudo duoko eyor, eyor message mane biro e simu. Ka warango kanyo picha no mano en yor yudo duoko e mbui ma nyaka bed gi kila ng'ato nigi ng'eyo mar mbui mondo mi oyud duoko eyo mayot. Jogo mane onge ng'eyo mar mbui kata jogo mane onge sime manyalo do njo e mbui neyudo pek mang'eny nikech ne nyaka gidhi ir jopuonjre wetegi mani gi nyalo mar donjo e mbui kata ne iyudo ni nyaka gidhi e dukni ma giyudo kaka ginyalo donjo e mbui.

Sirkal piny owacho osekelo yot mangeny ka wangiyo kaka ogendni ma jokenya nyalo yudo kony nikech ka warango gweng ka gweng inyalo yudo ka nitiere, ka nitiere kuonde ma polis ochokore, wanyalo wacho ni police station. Ka warango gweng ka gweng onge gweng minyalo koso kar konyruok. Kirango osiptande nitiere, kirango osiptal ka siptal nitiere namba ma inyalo gocho godo saa asaya miyudo masira kata midekre ekor otieno. Kendo ka warango e ndara wayudo ka polise be nitiere kendo e sime, eyor mbui be nitie kaka wanyalo yudo kony wan kaka ogendni ma jokenya. Omiyo sirkal piny owacho osekelo yot mangeny ne jkenya kaka ginyalo yudo kony kagin kaka jopiny jokenya ,omiyo jokenya nyalo yudo kony mangeny ka lure ni gin emane gigo ombulu ne sirkal piny owacho.

kawarango pichano waneno ka mago gin laktar kendo en gi jopuonjre mangeny ma opuonjogi kata onyisi gi yoo kaka onegobedi ni itimo thieth mar bero. kawarango mago gin dakteche ma olony kendo en thieth man tiere okang mamalo, ok en thieth mayot en thieth manie okang mamalo omiyo an awuon tijno kaka konya mano tich mosebedo ka konyowa nikech kata ka ibedo gi shida moramora kata ka ibedo gi midekre moramora, kibedo gituo kata iyudo ka chogo moro obarore to mago elaktar mabiro konyi, lakteche man kanyo go mago e lakteche makonyo e bero. gine lekteche mathiedho jogo manigi tuoche ma ei del kendo ok gin tuoche man gi oko, gin lakteche molony kendo gikonyo jii ebero, kaka ngama nigi ich kendo nyuol osebedo ka thage , dakteche mawaneno kanyago mago e lakteche matimo bero kendo ginyalo reso mamano kuom bero mar mondo mi gigol nyathi e yoo mayot.

Amosi jatelo, ago mos, nende atemo gocho ne nerwa, to apo ka adiyo namba marach ba agocho ni. Nende atemo gocho ne nerwa mar mondo wawuo kode weche achiel ariyo, to kuom diyo namba marach, nikech magi gin gik ma jatimore, apo ka agocho ni. Omiyo ago mos, to akwayo ni iwena to ibed gi otieno' maber.

Ka aneno gino gimabiro, gino mabiro e pacha en ni ya, mago gin gik ma konyo wa e donjo, ma konyo wa mar mondo mi wadonj e mbui e yo mayot, kata mar mondo mi wago simu e yot, wayud yo yot e wuoyo gi jogo ma odak maboyo maboyo. Seche ma wawuoyo e simu to wayudo ka wan gi yot mang'eny nikech kama wantiere, wan gi yot mang'eny. Omiyo osekelo lokruok mang'eny ka warango ndalo machon mane gigo onge. Omiyo gigo osekelo yot mang'eny, ka arango, to gin gigo ma konyo wa e yor mbui, e yor goyo simu, gi gi gikonyo wa nikech gin gigo ma olos gi lony ma sani.

Ka warango kanyo waneno ka mano en kar HELB. Mano en kuma ne konyo nyithind sikul, wan kaka jopuonjre ni. Mano en yo mane wayudo godo kony, kendo piny sirkal piny owacho ne nitiere kaka ne oro nwa pesa wan kaka jopuonjre kendo wakonyore go, wanyalo yudo kaka wachulo godo, wachulo godo skul, kendo wayudo kaka wanyalo nyiewo godo law, kata wayudo kaka wanyiewo godo chiembwa ma pile ka pile wan kaka jopuonjre mag skul. Omiyo migepe mag HELB osekonyo wa e yore mang'eny wan kaka jopuonjre. Mokuongo mane atiyo kode, ne en ka korka adonjo e skul, ka korka adonjo e mbalariany. To okonya e yore mang'eny an kaka japuonjre, sani osekawo higni ariyo, osekonya e yore mang'eny saidi.

Ka warango e picha kanyo waneno ka mano gin yedhe. Kendo ka warango kanyo gichalo yedhe mag jogo ma nigi tuo mar ayaki. Omiyo yedhe go ka warango gin yedhe michiwo nono nikech sirkand piny owacho nose loso gi migepe mang'eny kendo giriwore gi migepe ma, kata pinje ma oko mag loka. Omiyo yedhe go osekonyo jogo ma nigi tuo mar ayaki e medo ndalo mag ngima gi. Iyudo ka ngima gi ber kendo ginyalo dak gi gin kare kendo ngima gi otegno. Gin jogo ma nigi ngima maber kuom jogo modak gi tuo mar ayaki.

Ka warango kanyo mago gin migepe ma konyo jopuonjre mowuok ei skul mar sekondari ka gisetieko klas mar apar gi ariyo kendo ka gidwa donjo e mbalariany. Ka warango, mago gin migepe mago ma konyo gi, kendo gin, en e migawo ma miyo gi skunde mag mbalariany ma gibro dhie kaluwore gi, kaluwore gi kaka ne gi, kaka negi kalo, kod kata kaka negi rem e penj. Omiyo ka ikalo tiyudo ka migawo no keti e mbalariany machalo ma kama, kendo en e ma omii mbalariany ma ibiro dhie kuom jogo madwaro tiyo gi migawo no.

Kawarango kanyo wayudo ka mano en remb ngato osekaw kendo iketo e kiyo. Kiyo mani kanyo no biro konyo daktari kata laktar e rango tuo ma ngato nigodo. Gidhi to giketo e masin alafu girango tuo ,kobedo kata ni ngato nigi malaria kata kobedo ni tuo mar ayaki kosekao remo kendo koket e kiyo man kanyo no tidhi tirange tiyudo ka inyalo fwenyo tuo moro amora ma ringo e del e yor remo.

Kawarango tijno mano migao mar IEBC ma osebedo ka konyo jodak mar piny Kenya e yore mag goyo ombulu. Migao man kanyo no gin ema gisekao otik mar puonjo jodak mar kenya kaka ginyalo goyo ombulu kendo bang ka ombulu osego,,gin ema gitimo kweno kendo bange gin ema gilando jatelo mar piny Kenya. Koro migepe mar IEBC osekonyo jodak mag kenya e yoo mangeny ,kamiyo ni gin ema gitimo kweno mar ombulu, kendo gin ema gilendo, kendo gin ema gikelo puonj ne jodak mag Kenya kaka ginya go ombulu e yoo mayot kendo kaka ginyalo, kaka ginyalo, kaka ginyalo goyo ombulu kuom jogo modak oko mar Kenya

Ka warango kanyo waneno ka mano en migao mar KUCCPS. Migao mar KUCCPS osebedo kakonyo jopuonjore ma owuok e sikund sekondar, jogo ma osetieko klas apar gi ariyo, seche ma giwuok kendo gidwaro donjo e mbalariany, to migao mar KUCCPS osebedo ka konyo gi kuom miyo gi, kuom miyo gi sikunde mag mbalariany ma ginyalo dhie. Ka warango kanyo, waneno ka ng'ama ni kanyo oting'o sime kendo osedonjo e mbui mar migao no. Wanyalo neno ka otemo mar mondo orangi, orangi ka onyalo bedo ni otiyo gi migao no e manyo sikunde monyalo dhie kendo manyo kaka onyalo yudo konyo gi migao mar, migao mar KUCCPS makonyo nyithindo kata jopuonjre ma osetieko klas apar gi ariyo e wuok kendo dhi e skunde mag mbalariany.

Ka warango kanyo, mano en yor mbui ma konyo, ma konyo jopuonjre e yudo duoko ma ginyalo duoko godo penjo moramora. Ka warango kanyo mano en mbui matiyo kaka obuongo mar dhano. Onyalo duoko penjo moramora kopenje kendo onyalo timo gimoramora kaka dhano timo. Ka warango yor mbui no, an awuon osekonya e yore mang'eny an kaka japuonjre. Okonya e yudo duoko manyalo duoko penjo moramora, okonya e timo godo tije momiya e klas, kendo okonya e yore mang'eny, an kaka japuonjre. Omiyo, ka warango kanyo, sigana manyalo chiwo en ni osekonya e yore mang'eny, e duoko penjo kendo e tiyo tich moramora momiya.

Kawarango pichano waneno ka mago gin masinde manyalo konyowa donjo e mbui. An kaka japuonjre, masinde go osekonya donjo e mbui kendo osekonya timo tich moro amora ma omiya gi jopuonj kendo osemiyo oyao pacha kendo osekonya neno gigo mamoro dhano kata gigo mamoro wang dhano . Kendo masinde man kanyo go bende wayudo ka gisekonyowa neno gigo matimore e pinywa masani kendo iyudo ka pogruok gi piny masani kendo gi piny machon pogruok nitie maduong nikech sani wanyalo donjo e mbui kaluore gi masinde man kanyo go kendo wanyalo neno gigo mangeny mayao wangwa kendo mamoro wang kendo manigi puonj mangeny.